Ka aneno mae ,mae nyalo bedo ni en mbalariany no endo mani Nairobi, mano midendo ni Taifa Hall. E Taifa Hall kae, gin ang'o matimore. Ka nyithindo mag skul ogo kura, kendo moseyombo oseng'e, mae e kuma ilandogae dwokogi. Ka oseland dwoko, ka ema gichame muma. Mar ariyo, magi nyalo bedo jotich mag sirikal mago eko manigi chokruok gi jatendgi moro. E chokruok kae, ginya wacho gigo machandogi kata kaka gineno ka tich dhi.

Gima timore kae kaka aneno, magi pith mag alot. Kaachiel koda olemo. E picha mokuongoni, ma nyalo bedo pith olemo. Kuma olemo oket mondo orundre ekor gino mondo omiye suppot kaka onyalo chung'. Tich mar ariyo, onyalo bedo pith mar alot. E alodni nitie kuma opidhe mondo mi muya maber kaachiel koda pi maber. Picha mar adek bende en pith mar olemo kaachiel kod alot,. Mokuongo en olemo kendo mamokogo nyalo bedo ni gin oboke mag olemo go.

Ka atimo tijni gimabiro e pacha ni ma nyaka bedni en tij sirikal. E tij sirikal kae, nyaka ibed kiyawo pachi nimar tich mitimoni en mar sirikal kendo sirikal dwa gik ma oriere tir kendo mok gin miriambo. Koro katimo tijni gima biro e pacha ne ni ya ,oripo abed very carefull ka atimo tijno kendo onge gima oripo ni oruch pacha kata matin.

Mokwongo ma en tij pidho maua. Koro kaka tijni itimo e laworawa en niya, mokeongo imanyo lowo motimo manyiwa kendo lowo maonge gi acid moramora, kuma mokwongo ibro kete kodhi mag maua go. kiseketo kodhi, ibro bedo kiolo pi pile kapile mondo omi ogol tiende kachiel gi wiye. Kosegolo tiende gi wiyeno, ibro gole e lobno, koro ibrotere kuma ipidhe ma ibro kunyo lowo to ibro kete mauago. Ibedo kiole pi pile ka pile mondo omi maua go ki tuwo. Kas kisepidhogi, ibro ketogi yien moro mamiyo kik giti kagilwar, to giti kagiriere tir. Kagiyany ahinya be ibro ng'adogi, ibro ng'adogi mondo omi giti maber, kendo maua kosedongo bedo maber ahinya.

Ma nyaka bedni en japuonj mapuonjo nyithindo nikech e picha no ma, gino maneno maler ahinya en ramani mag piny duto, aneno Africa ,aneno Asia, aneno Europe, aneno North America, to be aneno south America. Koro japuonjni nyaka bedni otang'o ne nyithindo ma opuonjogo kaka pinjegi obedo kendo kaka oketgi. Kendo otang'o negi achiel kachiel.

Magi nyaka bedni ni gin ntithind mbalariany. Koro gin gi nengo nikech nyithindogi kanie skul, kendo tije magisomogo, be nigi nengo ahinya. Tije magisomogo konyo e gero piny. Kokamano, gin gi nengo nikech nyaka chul negi pesa eka gidonjo e skul. Mar ariyo ma nigi nengo nyalo bedo ni en japuonjgi mochung' kanyono, manyaka chul mondo oti.

Gino mabiro e pacha kaneno tijni, ma nyaka bedni en tij pidho yien. Koro e yien kae aneno chupa ma ong'adi diere, koseng'ade diere tipoge diriyo, malone ikete pi ikete lo gi kodhi kasto pinyne to ikete pi. Koro nitie kaka okete ma pigni a piny kabiro e lobno kokamano to yien koseti ntie kakidare ma odhi okete e i ndo.